Ndĩrona mũtumia ũyũ ainamĩrĩire akĩmunya mboga cia ũndũire, na nĩ, ũngĩenda kũmũnya mboga ici, nĩkũinamĩrĩra ũinamagĩrĩraga ũkanyitĩra harĩa gĩtina, nĩgetha mboga ici ciumanĩrie hamwe na mĩri.

Kĩrĩa ndĩrona gĩgĩthiĩ na mbere nĩ atumia aya makuĩte mitũngi, ta maumĩte kũndũ ndemu-inĩ gũtaha maaĩ, na nĩmaronania ta manogete mũno me hamwe, na atumia aya nĩ mathiĩte, nĩ maumĩte kũndũ kũraihu.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona ng'ombe ĩno, ĩrũgamĩte hau, nĩgetha mwana wayo onge, na nĩ getha arĩkia kuonga, ĩcoke ĩrĩe na nĩ ĩronania yuma na ng'ombe ingĩ, nĩ gũtigwo yatigwo.

Ng'ombe ĩno ndĩrona ĩ haha, ndĩrona ĩ njohe hĩa na mũkanda, na nĩ kũgucio ĩragucio, na mbere yake nĩ ndĩrona mũborithi na thutha nĩ ndĩrona mũborithi makĩmĩgucia mamĩingĩrie ngari-inĩ ĩno, na thutha wa mũborithi ũcio ndĩrona mũtumia na andũ aingĩ macũthĩrĩirie makĩrora nĩkĩĩ ng'ombe ĩno ĩragucio, kwoguo ndĩrona ng'ombe ĩno ta arĩ kũiywo ĩraiyĩtwo, ta arĩ gũcokio ĩracokio kũrĩa ĩraimĩte.

Ndĩrona mũgũnda ũyũ, nĩ kũharĩrĩria maraharĩrĩria, kũhanda kana kũrĩma, nĩ tondũ kũmwe nĩ kũrĩme, na kũmwe ti kũrĩme, na kũrĩa mũico-inĩ ndarora, ndĩrona kwĩna thĩgĩngĩ na nĩ kũirige.

Ndĩreciria mwanake ũyũ ũguo arũgamĩte ena nguo cia wĩra, nĩ ta kũbunditania arabundithania ũhoro wa ũrĩmi, nĩ tondũ hau arũgamĩte, hena mũmera anyitĩte na guoko, na gatagatĩ harĩa arũgamĩte hena mĩmera ĩngĩ mĩingĩ, ndĩrona ahandĩte rũgiri, na akahanda mĩtĩ ya mĩthemba mĩingĩ, na kwĩna irio gatagatĩ-inĩ ka magũrũ make harĩa arũgamĩte ahandĩte.

Twamũkagĩra mũgeni na ũhoro wa wũini na tũgacoka tũkamũingĩria nyũmba kũrĩa tũharĩrĩirie kĩndũ gĩa kũrĩa ona gĩakũnyua. Na kĩrĩa tũmũkaribicaga nakĩo, nĩ tũrugaga irio ta ndũma, na ngwacĩ na mĩanga, na nĩ tũrugaga njahĩ na irio ta njũgũ cia gĩkũyũ, na agĩcoka kuuma tũkamũhe iheyo cia mĩthemba mĩingĩ.

Haha nĩ mũtitũ na mũtitũ ũyũ wĩna ngari ya arigiti na arigiti aya nĩ arigiti a nyamũ cia gĩthaka, na nĩmaronania magonetie tũi ndũiga ĩno, ũmwe amĩnyitĩte ngingo na ũrĩa ũngĩ nĩ kũmĩrigita aramĩrigita, nĩronania ta ĩna kĩronda hau mũrigiti ararigita.

Andũ aya me mũgũnda, nĩ kũrĩma mararĩmĩra irio, na ũngĩenda gwĩka ũndũ ũyũ wa kũrĩmĩra irio, wagĩrĩirwo nĩ gũka na icembe kana hũma, kana rũhiũ. Nĩgetha ũrĩmĩre irio, ũthiĩ ũkĩmunyaga ria, ũgĩthikagĩrĩra irio na ndũkamunye.